Rũhonge rwa IPOA, wĩra ũrĩa rũrutaga, nĩwagũthuthuria mĩrutĩre wĩra ya ma abithaa a borithi, na gũtigĩrĩra atĩ, nĩmarĩ na ũigĩrĩrĩki hĩndĩ ĩrĩa mekũruta wĩra wao, na gũtigĩrĩra atĩ matinauna watho hĩndĩn ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ, na kũngĩkinya harĩ obithaa unĩte watho kana kwagarara ihoto cia mũingĩ, rũhonge rũrũ nĩrũtigagĩrĩra atĩ kĩhoto nĩgĩathingatwo, na abithaa ũcio agatacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Hamwe na ũguo, rũhonge rũrũ norũroraga na gũthuthuria kũndũ kũrĩa maabithaa aya a borithi maikaraga nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmaraikara kũndũ kwega matekũhinyĩrĩrio na atĩ nĩmarahota kũruta wĩra wao wega hatarĩ na kĩhĩngĩca oro ogĩothe.

Mogarũrũku ma ũrĩa mbura yuraga, nĩ mahutĩtie mĩtugo ya arĩmi na njĩra nene, kuona wambere, gũcenjia kwa rĩrĩa mbura yuraga, nĩ gũcenjetie imera, Koguo arĩmi magacenjia indo iria mahandaga hĩndĩ ya kĩmera kĩna, ona ũrĩa kĩndũ kĩu kĩhandagwo. Hamwe na ũguo, arĩmi nomambĩrĩirie kũhanda indo iria ciĩtiragia ũrugarĩ mũingĩ, hamwe na indo iria cioyaga kahinda kanini gũkũra, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, nomarona bainda ona rĩera rĩgĩcenjagia. Oho, arĩmi no mambĩrĩirie kũhũthĩra ũrĩmi ũngĩ, kwa mũhiano taũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maaĩ, nĩguo kũgĩa na magetha, ona hĩndĩ ĩrĩa riũwa rĩrĩnene , nakoguo gũtigĩrĩra marĩ na magetha, na gũtirĩ na ũnyihu wa irio, ona hĩndĩ ya kĩmera kĩa riũwa.

Maũgarũrũku ma rĩera, nĩmahutagia gũtamba gwa tũtambi na mĩrimũ ya irio na njĩra nene. Wambere, mĩrimũ ĩmwe nĩ ĩhotaga gũtamba na ihenya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ kũhiũ, na ĩmwe nĩ ĩhotaga gũtamba naihenya hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩ na ũigũ kana kũrĩ na mbura. Kwa mũhiano, mũrimũ ta wa mbaa nĩũhotaga gũtamba irio-inĩ na ihenya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ kũhehu, kana hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mbura. Wakerĩ, tũtambi ta ũme, nĩtũhotaga gũtamba na gũikara hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na riũwa, kana kũrĩ kũhiũ, ũguo gũcũngĩrĩria hathara kũrĩ mũrĩmi, hĩndĩ ĩrĩa tũtambi tũu twahota mĩmera-inĩ na njĩra nene nagũkorwo tũkĩrĩa mĩmera yake, ũguo kũnyihia bainda yake, kuona atĩ ndangĩendia kana ndangĩtwara magetha marĩa mathũkangĩtio nĩ tũtambi thoko-inĩ, ũguo hathara ĩgakorwo ĩrĩ nene kũrĩ mũrĩmi. Oho, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũigũ, nĩũkoraga mũrĩmi nĩ araremwo kũhũra ndawa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuona ahũraga ndawa, orĩrĩa arĩkia kũhũra ndawa mbura ĩkaura ĩgathambia ĩyo, ndawa ĩtarĩkĩtie kũraga tũtambi mĩmera-inĩ, ona kana kũnina mĩrimũ mĩmera-inĩ yake.

Mamwe ma maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkĩrĩrwo, nĩgetha aikari magĩe na ũtungata wa ũgima wa meciria marĩa marabatara, nĩ atĩ wambere, thirikari noĩkĩrĩre kwandĩka arigitani a mĩrimũ ya meciria thibitarĩ-inĩ ciothe, nĩgetha aikari makahota gũkinyĩrwo nĩ maũtungata macio, onginyagia thibitarĩ-inĩ iria imakuhĩrĩirie, na makahota gũthiĩ na kwĩyaria matarĩ na guaya, ona kana gwĩtigĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ thirikari noĩthomithie aikari nĩgetha mamenye bata wa kwĩitũrũra na bata wakwĩyaria, oũndũ ũmwe na gũthũrimwo mĩrimũ ĩmwe ta ĩno ya meciria, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩmarahota gũtaũkwo nĩ mĩrimũ ĩno. Oho, thirikari noĩkĩrĩre gũthomithia ona arimũ a mathukuru, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩmarataũkwo nĩ ndariri cia mĩrimũ ya meciria, nĩguo kũhota gũkũrana hĩndĩ ĩrĩa arutwo mena ndariri ici, nĩgetha magataithĩka mĩrimũ ĩno ĩtanehĩrĩria.

Ĩĩ nĩkũrĩ njanjo cia gatema. Wambere, kaingĩ na kaingĩ ciheanagwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mũtuthũko wa mũrimũ ũyũ, kana hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati wa mũrimũ ũyũ, kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte mbura nene ya mũihũro, ũguo gũkagĩa maaĩ maingĩ ma mwaraho, marĩa mangĩcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ gũtuthũka. Oho rĩrĩa kũrĩ na ũmũ kana rĩrĩa kwarĩte riũwa inene, na gũgakorwo gũtarĩ na maaĩ maingĩ, andũ nĩnmakoragwo matarĩ na maaĩ ma kũhũthĩra, kwa ũguo magakorwo maaĩ marĩa marona matirĩ na ũma wa kũrĩa maumĩta na ũtheru wamo, koguo nĩ kũrĩ na ũgwati wa mũrimũ ũyũ, na koguo njanjo nĩ iheanagwo nĩgetha kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ gũtuthũka. Ũndũ ũrĩa ũngĩciona, nĩ atĩ noũcerere thibitarĩ cia mũingĩ, na ũtarĩrie kana nĩũrona gĩcigo gĩaku kĩgũmĩirwo nĩ ũgwati wa mũrimũ ũyũ, koguo nĩ ũrabatara ndawa kana njanjo icio. Ũndũ ũcio ũngĩ noũthiĩ thĩinĩ wa kiriniki cia andũ kĩũmbe, onakana cienderio-inĩ cia ndawa, na ũgũre njanjo ĩno.

Kũrĩ andũ ethĩ arĩa marenda kwambĩrĩria mawĩra mao gũkũ Kenya ona thengia wa maũritũ ma ũtonga wa bũrũri marĩa makoretwo kuo, wambere nondĩmatare matigetigĩre, na mambĩrĩrie tondũ okahora kahora nĩmegũthiĩ magĩkũraga. Ũndũ ũcio ũngĩ, nondĩmatare makorwo magĩkũrana mathenya marĩa marĩkuo thoko-inĩ, nĩgetha moke mamaihũrie, na marehe kĩhonia kũrĩ agũri, ũguo thoko nĩmarĩonaga tondũ agũri nĩmarĩũkaga kũgũra kĩrĩa maragaga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Oho, nondĩmatare atĩ mahĩmbĩrie nenda cia ũkinyanĩria, na mathiĩ nambere na gwĩkũria na gũtangatha mbiacara ciao kũu nenda-inĩ, nĩguo cikũrĩkane. Oho, nondĩmere na ndĩmatare atĩ menyitithanie na andũ arĩa mohĩgĩrĩire mbiacara-inĩ na makoretwo mbiacara-inĩ kwa ihinda iraya, nĩgetha mamanyite guoko na mamatare maũndũ-inĩ megiĩ ũtonga wa bũrũri, oũndũ ũmwe na njĩra ngũrani ngũrani cia kũhũra mbiacara, nĩgetha mbiacara ciao irũgame.

Imwe cia njĩra njerũ cia gũthomithia iria irehete maumĩrĩra mega kũrĩ arutwo, magĩthoma kũhũthĩra nenda, kana kũhũthĩra tekironjĩ, nĩ atĩ wambere, nĩ kũrĩ na arutwo aingĩ mũno marahota kwamũkĩra mathomo, kwona ona arutwo arĩa marĩ kũndũ thĩinĩ mũno icagi-inĩ cia thĩiniĩ, nĩmarahota gũkorwo magĩthoma kũhũthĩra tekinoronjĩ, kwona tonginya mũndũ oe thabarĩ ndaya oke cukuru, arathoma arĩ oharĩa arĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ mũrutwo noahote gũthoma mahinda merĩmothe, hĩndĩ ĩrĩa araigua aharĩrĩkĩte wega gũthoma, na hindĩ ĩrĩa angĩkorwo ihinda rĩu nĩ araigua noahote kũnyita gĩthomo na meciria make nĩmacokanĩrĩru wega. Oho, arutwo nĩmathomithagio kũhũthĩra mbica, iria irekondetwo, koguo nĩmahotaga kũnyita na njĩra ĩgwete, kwona nĩ maratarĩrio wega mbica-inĩ, na makona, ũguo makanyita wega. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia harĩ kwarahũra kana kũrehe maumĩrĩra mega harĩ mũrutwo.